Kae kaneno maber to aparo ni nyalo bedo ni en kanyo no kamiuse mafua kendo koro aneno ka jaberni koro oseng'iewo mafua maber kendo mar kendo koro onyiero ka ogoyo godo picha. Osara mar uso mafuani en gino maber ka moloyo kigoye machiegni gi kanyono miuso e sanduge mag jogo modho nikech ji kokaloga johera gi to ji ng'ieo ga maua kata mafua mar go negi oriti kendo mar nyiso hera gi. Kata kamano binyalo uso gi kamoro machiegni gi kuonde go otende ma johera nyalo dhie kamoro achiel. Nikech mafua gi gin ga gikma ji nyisore ga godo hera, kendo kihero kendo ng'ato ka ng'ato ohero ga ni ong'ieo mafua ne jahera ne kata jaode mohero mondo onyis hera ne.

Ka arango kae to aneno olemo mi iluongo ni apoyo. E aluora wa ji opidho olemo ma opogore opogore kata kamano nitie thoth ji ma opidho apoyo. Apoyo en olemo ma ji mangeny ohero ainya e aluora kendo e i oganda kendo nikech kech ji ohere no omiyo ji mangeny sani opidhe nikech gi nyalo use mondo gi yud pesa. Kata jo moko be nyalo pidhe mar gi ma gi chamo gi wuon kaka anyuola. Koro omiyo en gino ma long'o kendo ni gi nego ainya e gweng wa. kendo jo go ma pidho ,ma opidho apoyo kendo ma uso apoyo nwango ga pesa mangeny ainya.

E aluora wa ji mangeny ohero olemo ma opogore opogore .Kata kamano olemo no mar rabolo en be olemo ma ji mangeny sa ni e aluora wa sani opidho kendo ji mangeny ohero rabolo. Rabolo ka idwa pidhe nyaka itim patik ni nitiere koth kendo nitier pi ma orome, ok odwa ga pi manegny ainya e gi ma omiyo ok ber ki ikete kama chuodho ng'eny ka ma pi ng'enye nikech nyalo kethe. Kata kamano be ki idwa rabolo ni ga ma opogore opogore. Nitie rabolo mi itedo to nitie rabolo mana mi ichamo ma ok otedi ,kendo en iweya ga mo chiegi molokre ma rateng eka ichame. Rabolo ki ipidho kendo ki idwaro ng'eyo ni koro osechiek kendo osetegno ma ber nyaka dende ni ngwony ma dong ma tin ma koro two mano kendo koro dhi ng'iso ni rabolo osetegno ma ber kendo koro inyalo pone mondo ikuoge e ot e ko bo chame.

Karango kae maber, aneno ka le nyako majaber koro ochung' kendo oduso miel. Kae nyakabed ni koro nitiere piem no mar miel nikech jaberni aneno ka koro duso miel ka mamit ahinya kendo ji koro ochung' ji koro obet kanyo ka ng'iye kendo goye picha nikech omiel mamit. Nyaka bed ni kae nitie piem majabedoga ka mag miel kata mag gik mopogore opogore ei aluorawa

Somo osebedo ka yudo lokruok ma opogore opogore, iyudo ka kaka ne isomo chon opogore gi kaka weche somo masani bedo nikech kaluwore gi lokruok mag yore mag mbui masani koro odonjo e wachno mag somo. Karango ka to aneno nyithindo adek ma gin nyithi sikul kendo gin gi kompiuta magitiyo go eyore go mag somo. Mae en yo modusi kendo yorno maber mar somo moketo somo obed yo mayot kendo obero somo nikech nyithindo kasomo gi kompiuta mokuongo nyithindo ohero kompiuta kendo ka imiyo gi gigo to ginyalo tiyo godo e yo ma dwarore kendo ginyalo yudo somono piyo piyo kendo nyalo donjo ewigi eyo mayot.

Aneno nyidendi kanyo abich kata kamano nitiere moko mane ee toki koni, kae karango maber to kae en skul en skul maa nyithindo gi some kedo maki gin jopuonjre, aneno gi mokwongo ma nyiso ni maye skul, en ni ya girwako lewni machalre kendo aneno klases kanyo e tok gi kanyo .Somo en gi ma ber kendo idwaro ga ni nyithindo mo te oyud somo, kendo ki somo ma kitieko skul eka yo madwarore ma gi chope e mbalariany

Dhano ni ga gi dwaro gi mopogore opogore. Dwach dwach dhano ng'eny kendo ok rum nikech inyalo dwaro gini kawuono to kochopo kiny to be pod idhi dware adware mano kaka chiemo ,kichiemo kawuono ok dhi muoni chiemo kiny nikech pod kech dhi kayo kendo pod idhi gombo chiemo kor ji mangeny o nengo mar uso e kibanda nikech kaluore gi nengo mar jo ng'iewo kendo jo ng'iewo ng'eny ainya nikech dhano ka dhano nyaka dwar ngiewo gigo mo chamo. Koro jogi mae en ga tich ma ber ainy kendo en tich ma kelo pesa ainya nikech nitiere jo ng'iewo mang'eny kaluore gi jo ngiewo inyalo dwaro pesa ma nya konyi timo achiel, ariyo adek mi dwaro kendo sani ji mangeny olony e timo tijni kendo ji ma ng'eny odonjo e tijni nikech okelo nengo.

Karango ka to koro an ng'ama omor kendo an gi ilo nikech gigo man e sirkal osebedo kokelo kendo ka pango kendo pach sirklal mane owacho ni dwa keto lokruok e somo aneno ka osebedo. Koro aneno ka nyithindo gi ng'ato ka ng'ato omi tablede, tablet gi gi tiyo godo e yore go mag somo. Ma en ranyisi mar lokruok esomo ma osebedo kendo koro picha kae tang'o ma ber kaka gigo mane sirkal oseketo kare kendo kor somo osebedo e yo ma yot kendo e yo ma ber. Ma miyo tij japuonj bedo e yo ma yot kendo koro oonge saa mar keto nyithindo gi ndiko ma ngeny kendo koro nyithindo nyalo neno gik ma gigo ma onegno gi nge kendo gi nyalo somo e i gi tablet gi no.

Ka arango kae to aneno nyithindo mo obet kendo chalo ni koro gi e klas. Mokuongo gi rwako lewni go mag skul ma chalre ma ng'iso ni mae gin e skul kendo koro nyithindo obiro somo kendo ma gi gin jopuonjre. En gino ma ber ka nyithindo dhi skul kendo nyithindo nwango somo nikech iwacho ga ni nyithindo ma go mago jotelo ma kiny kendo somo e yo mar piago gi kendo keto gi e yo ma ber mondo kiny wabed gi jotelo ma longo, ma ni gi somo maber kendo ma ni gi rieko ma nyalo tayo wa kaka piny.

Karango kae aneno nyathi gi jogo ma nyaka bed ni gin jogo ma gin jo thieth. Koro jogo ma gin jo thieth nyaka bed ni gi biro miyo nyithindo gi chanjo. Chanjo en gino ma ber kendo ber ka nyithindo yudo chanjo ma opogore opogore mondo okony gi mondo kik gi yud tuoche. Nikech nyithindo jo yudo ga tuoche mangeny kaka polio gi moko ma nyalo mako nyithindo. Koro kata kamano sirkal keto ga jothieth ma opogore opogore kendo gi timo patik ni nyithindo gi ochanji mondo gi bed gi ngima ma ber kata kik gi yud tuoche go ma nyalo ketho ngima gi, kendo ma nyalo miyo ngima gi bedo marach kaka ngima gi ng'adore chon e saa ma ok dwarre.

Kae nyalo bedo nien ofis kata kampuni go ma jogi tiye kendo kolure gi lokruok kendo piny masani ose yudo lokruok mopogore opogore kendo sani ji mang'eny ohero yorego mag mbui e timo tije gi mopogore opogore. Kae aneno ka jogi te nigi laptop gi kendo koro gitiyo godo e timo tijegi mag ofis. Mae mae en gino maber kendo oyudo ka kompiuta oseloko piny kendo sani ji mang'eny ok thagre gi tiyo gi kalatese mang'eny, gindikre gi gik moko mang'eny nikech sani ginyalo mana diyo kompiuta ka gitimo tije gi kendo ka giketo gigo magidwaro eyorno mar mbui.

Kae ka araango to aneno ka ji ochokore ka moro achile nyaka bed ni koro gin gi bura. E aluora wa ji jabedo ga gi bura ma opogore opogore. Mokuongo nyalo bedo ni en bura no mar anyuola nikech jo anyuola seche moko jo riwre ga ka gi bedo gi bura kendo ka gi pango yore go ma gi nyalo riwo anyuola gi ka moro achiel. Kata kamano ji be nya bedo gi bura no mar pesa kendo nitiere jogo ma ni ga gi chama mag choko e pesni gi .Koro nyalo bedo ni mano en bura no. Bura moro be en ga baraza ma itayo ga gi jatend jatelo jatend gweng kendo mano en be kama jo gweng nya romo ka moro achiel ka gi riwo pach gi ka moro achiel. Koro ji ka riwore ka moro achiel en gi ma ber kendo mae kelo ga kwe kendo kelo mor e e kind ji kendo medo hera ji dak ka oherore.

Mae en ranyisi ma ng'iso riwruok mar jo fwambo e piny wa mar Kenya ka. E piny kenya ka wan ga gi jofwambo kendo jogo ma lendo ma miyo wa wayudo weche manyien kendo miyo wa wa ng'eyo kaka pinywa dhi kendo gigo ma timore e pinj wa. Koro kata kamano gin ga gi chokruok gi kendo gin ga gi riwruok mar gi ma konyo gi kuom tayo weche chenro gi e yo ma yot kendo e yo ma odusi ma dwarore. Kendo mago patik ni chike gi oluu e yo ma dwarore kendo sirkal omiyo gi gin be gi yud omiyo gi haki gi mondo gi taa gik gi kaka dwarore.